Picha ni waneno yao, ndara, chumbe, puothe, kod yiende. To ka ang'iye malong'o, to gimaneno kae en ni gweng' kae jo gweng' ni ogeno kuom pi mar yao mani kae ni kuom pith, kendo kuom pur madhi mbele e gweng' ni. Gichalo kagima gitiyo gi yao ni e yore mopogore opogore kuom timo tije gi e gweng' nieri. Nderni bende gin godo e gweng' ka. Kendo nder ni gi gi bende luoro puothe gi be. Kang'iyo kata kaporo to aparo ni gipidho cham machalo kaka oduma e puothe gi kae.